Gima biro e pacha ka aneno tijni gin weche pur ma opogore opogore ma jopur timo. Aeti yudo ni jopur temo ni mondo giyier kothe moko mopogore opogore, ma giparo ni nyalo miyo gi yuto. Kendo kata ma nyalo bedo ni timo maber e alwora gi. Iyudo ni seche moko a gipimo kit lo ma gin godo, cham moko manyalo timo maber e lo magin godo no. Aeto bende gima chak bire pacha en kit chiemo mawuok e puodho. Iyudo ni chiemo mang'eny mondo miyo ji oyudi, nyaka gia mana a epuodho. Chiemo mawuok kuom lee tin, ginyalo bedo ni smaoro gin mana ring'o. To alot golo alo to puodho golo alot, puodho golo oduma, puodho golo rabolo. Gigolo minji, gigolo nyanya, kitungu, manyiso ni chiemo aa kit chiemo mang'eny a mana e puodho. Aeti yudo ka itiyo kodgi e yo ma opogore opogore, inyalo ti kodgi kako olemo, kaka alode, kata kaka chiemo ma med.

E picha ni wan gi otese ma nyiso kaka ji ogolo pesa kata kaka ji keno e akaont mo e akaont gi. Iyudo ka weche ma kamagi, thothne thoro ng'iyo gik thoro ng'iyo weche mag pesa. Koro gima bire pacha kaneno gima kama, gin yore ma oganda ma timo ohala thoro tiyo godo mondo migi kan nonro moko. Nikech kapo ni okotim nonro kata okobedo gi kamoro mondike kata mondike gik moko motimore kaka ji ong'iepo. Kaka en owuon ong'iepo kata owaro mwandu moko, tiyudo ka lal nyalo bede. Nikech seche moko onyalo bedo ni okawo omenda moro okonyore godo to okondiko. Manyiso ni sama koro ibiro go kwan kar pesa mantiere to biro fuok moro dhi nenore. Koriyudo ni ja ohala nyaka bed gi kamoro ma ondike gik motimo, mondo ong'e ni omenda ma romo nade ma odong' go.

Picha ni nyiso kit kodhi moro ma iluongo ni budho. E alwora wa iyudo ka budho ni inyalo pidhi, inyalo kome kamora mora. Nikech mokwongo ibiro puro puodho ma iyore, ka oseyore ma lo ong'injore matindo tindo ma obedo mayom, to biro kawo kodhi cha. To ikome kaka dang' ikom bando, okikomgi machiegni ahinya nikech budho landore. Yaani onyak kendo onyalo lak mo omak kama duong' ahinya. Koro kaponi iketo gi kama chiegni, to gidhi riwore ma gigo puodho kanyo. Koro kise kome to ibiro ng'iye kaka olak, nikech kaka omedo dongo e kako omedo yaro bedene. Aeto koro ibro mana siko ka idole, to kaponi nitiere yiende moko man machiegni, to wiye mamedo chorore no tiketo ewi yiende go. Mondo omed nyak godo ka odhi malo, aeto kaponi onge yiende to ibro kete mana piny kanyo. Kitemo dolo wiye kikodhi kama rach.

E picha ni wan kod yiende, wan kod lum, wan kod yo moro miwuothe gi tielo ma ong'ado bute kanyo. E picha ni bende wan kod sirni moko ma oket kamoro, ma nyiso ni samoro ng'ato ne dwa dak kanyo. Odwa loso ode moro to pokoyudo gik moko ma dwarore te mondo otiek gero ode no. Koro gik ma kelo mor gin mokwongo yiende mayudore e alwora wa. Yiende gi kelonwa tipo, ka chieng' rieny, to wanyalo yudo kama wabetie ma wayueye. Aeto marariyo, yiende moko bende miyowa olembe, manyiso ni kaponi in gi yien moro ma nyago olemo, to onyalo nyak ma iyud olemo moro ma icham. Aeto bende gima miyowa mor kende picha ni en lum, lum ema samoro kaponi idwa kata bet ionge kom tinyalo betie. Marariyo lum bende en chiemo mar jamni, dhok chame, diek chame, rombe bende chame. Koriyudo ni en gima ber.

Mae en puodho ma opidhe kodhi moro ma nyago chiemo. Koro gima kelo mor ka aneno kae en mokwongo tich matek ma japur tiyo, kochakre e pur, molos puodho ma opidh koth cham moro ma twi. Modoye ma ogoye yath moketne mbolea ma chiemo no losre, mokaye kogole e puodho motere e dala. Kaponi en chiemo moro ma pod dwani mondo omo, obiro moye. To ka en moro modwa midwaro ni mondo opoki, obiro poke ma okwore. E koka otere e chiro kata ochame en owuon. Koriyudo ka gik ma kamagi kelo mor, aeto gima chak kelo mor maneno kae gin kit kaka chiemo ma wachamo ma opogore opogore, konyo ngima wa. Nikech iyudo ka nitiere chiemo ma ka wachamo to medowa teko e dendwa, nitiere koth chiemo moko ma bende miyo dendwa dongo maber. Moko bende konyowa e geng'o tuoche.

Mae en tich mar pidho alote, nikech e picha ni kang'iye maber tochalo ni kodhi mopidh kae gin alote machalo kaka skuma kata spinach. Koro gimomiyo gik ma kamagi ni kod nengo e alwora wa, en ni mokwongo en tich ma miyo ng'ato yuto. Nikech sama isepidho kodhi ni, ibro bedo kaka kuom ranyisi kaka koro e picha ni opidhgi mang'eny. Manyiso ni ok japurni ok opidhe ni ochame kende, gae gi joode. Opidho alote gi ni mondo miyo konyak maber to mondo usne jok moko bende. Manyiso ni en yo mar yuto, kouso negi, to jogi biro miye omenda. To omenda ni obiro konyore godo e yore mopogore opogore. Onyalo bede ni ene gi rem moro. Aeto bende gimomiyo tijni ni kod nengo e alworawa, en ni omiyowa chiemo. Alot en chiemo, to alot bende ka ng'ato ochamo, okonyo del. Nikech omedo tek konyo teko mag geng'o tu.

Mae en puodho, to e puodho ni iyudo ka japur opogo puothe ni kendo nitiere kuonde ma opidhe gik ma opogore opogore. Koro kaka osepoge alwora mopogore opogore ni, ma nyiso ni puothe ni obiro pidho e gik mang'eny. Kuonde moko onyalo pidhe oduma, kuonde moko onyalo pidhe oganda, kuonde moko bende onyalo pidhe kata mana gimora mora mohero. Aeto koro gima bire pacha en ohala ma ng'ato yudo kuom pidho kothe mang'eny e puodho. Iyudo ka seche moko kodhi morachiel ok tim maber, to kodhi machielo timo maber. Gima omiyo ma pogruokni nyalo bedo en lokruok ma biro e koro lwasi, seche moko koth chwe maber seche moko koth ok chwe maber. Maeni nyalo miyo cham moko tho kata cham moko timo maber. Aeto bende gima chak bire pacha en tije ma ji yudo kokalo kuom tiyo e puothe.

E picha ni ka ang'iye aneno ka ji obedo piny, kendo gichalo gima girito thuolo gi mondo ochopi. Mondo eka gitim gima ne gi biro timeo e iye ka. Kaeni be kang'iyo tochalo bank mar KCB, to koro gima biro e pacha ka aneno tich ma kama gin tiegruok ma ichiwe sikunde. Iyudo ni e sikul kaeni, nyithindo kata dhano yudo tiegruok ma opogore opogore. Jok moko yudo tiegruok mar bedo jopuonje, jok moko yudo tiegruok mar bedo jopur mong'ith. Jok moko bende nyalo yudo tiegruok mar bedo jolony e weche mag thieth gi gik ma kamago. Koriyudo ni jalo ma oyudo oyudo tiegruok e weche mag weche mag omenda tiyo kuonde machal kamagi. Manyiso ni en yo mar miyo oganda tich. Marariyo, kaneno gima kama, to weche mag kano pesa e bengi kod holo pesa e bengi biro.

Maeni en otas moro ma ondik gi bank ne customers gi kata jogo matiyo kodgi. To gik man kod nengo en ni gitemo ni mondi gichiw ler moro, ler ewi wach moro mar lokruok ma obedo e bengi gi no. Nikech mokwongo gitemo nyiso jogo matiyo kodgi ni ata malo ma gisa gise bedo ka ijuogo gi godo, nyalo dok piny. Koae ata malo apar gabich nukta auchiel, kendo ma dogi e ata malo apar gang'wen nukta auchiel. Kochakore e dwe mar ariyo tarik apar, higa mar alufariyo prariyo gabich, ne jogo ma dwa chako kep kawo hola kodgi manyien. Aeto obro chako tich ne jogo ma nigi hola kodgi, e dwe maradek tarik apar higa mar alufariyo prariyo gabich. Kendo owacho ni kaponi ng'ato nikod penjo to nyalo gocho negi e namba simb gi.

E picha ni kata e picha ni wan gi otas moro ma ogore ji ka obedo. Kendo somo buk moro machalo muma, aeti yudo ka otasni okawe to omuone kamoro. Manyiso ni en lendo moro ma itemo chiw ne oganda. Koro gima biro e pacha ka aneno gini en yore ma opogore opogore ma oganda temo tiyogo mondo ochiw lendo ma gin godo ne jowetegi. Nikech yo mokwongo inyalo yudo ni oganda moko bro dhi manyo jofwambo gi keyo, mondo gichiw lendo gi e nyakalondo mopogore opogore. Aeto bende jok moko bende nyalo kawo weche gi gilandi e wang' jowi mopogore opogore mantiere. Aeto jok moko bende biro kawo ng'we yamo gi, ma gi ndik gik ma gidwa ndiko ma giba e mbui kacha cha. Koro jok mabiro yawo mbui biro neno.

Epichani wan gi oganda mang'eny mochokore kendo iyudo ka gin gi gimoro magiting'o machalo otas, otas moro mondiki kendo iyudo ka gitemo tang'onua gima gin godono. Gima obiro e paro ka aneno gima kama en weche mag gik moko ma iloso kata kampuni moko ma obiro manyien. Iyudo ni kagise yawo kagiseyawo tij gino kata kagise timo gimoro maponi gidwa tiyo godo ne oganda to iyudo ka githoro luongo jo fuambo gi keyo, goyo gi picha, makogi ka giwuoyo aeto aeto jofuambo gi keyogi biro kawo pichni ka gi kaka giwuoyo ka to ketoe yamo manyiso ni oganda mang'eny biro neno gigi kaeto kapono oganda moko nyalo bedo gi dwaro mar tiyo kodgi to biro manyo gi ma giyud gima gidwaro kuno.

Gima biro e pacha ka aneno gini en tije ma opogore opogore ma oganda timo. Aeto gima chako biro e pacha gin kaka oganda ruakore sama gidhi e tich. Iyudo ni nitiere jok moko ma kit tich magitimo oketo ni giruako lewni moko mopogore gi mek jowetegi. Iyudo ni seche moko giruako lewni marieny ma idendo ni reflector manyisoni gin jok ma oyie yani gi yaani mamiyo ginenore kaia mabor to gik makamagi kata lewni makamagi konyo e geng'o ajali iyudo ka lewnigi ginenore ka ginenore gi mabor manyiso ni kaponi kata jariembo ne riembo to ginenore mapiyo. Gima chako biro e pacha en tudruok maji bedogo kar tich. Iyudo ka nitiere jok moko mawuoy gi tin to nitiere jok moko bende mohero goyo mbaka. Koro iyudo ni mondo mi utudru, uti maber kanyakla nyaka uwuo nyaka ugo mbaka gi gik makamago.

Mae en tich ma itiyo gi jogo molony eweche mag tiyo gi teko mar sitima. Koro ng'eyo ma nyaka ng'ato bed godo en ni weyni itudo nade, to kosetudgi to onego bedni itimo ang'o nikech kaponi ng'ato onge gi ng'eyo ni to teko mar sitima nyalo chuade ma otho kata ka ok ochwade en owuon to weynigo kaok oriwore maber to nyalo muoch mawang' ute, ma wang' chiro ma wang' kata aluora man kanyono. Koro yudo ni gik makamagi kelo lal ne jodak makanyono. Kaeto mar ariyo nyaka ibed gi gimoro ma ipimo godo teko mar sitima mantie nikech inyalo yudo ni inyalo gombo ni ikel teko mar sitima nijogo man e aluora tokara teko mar sitimani tin, koro iyudo ka teko mar sitimani ok chop eutegi eyo makare, obiro gi teko matin koro nitie gik moko maok onyal timo.

Epichani wan kod ji moko ma opango lai aeto jok moko bende nitiere mobedo piny mandiko. Manyiso ni jok ni nitiere gimoro kata chenro moro madhi nyime kae ema omomiyo ji oyuoro kar romb gi mondo mi gindikre e chenro moro madhi mbele kata mabiro timore. Aeto to kama gintiereni en ot maoger gi piny owacho mondo mi ochiw chenro mag piny owacho kendo okel gi machiegi gi japiny iluongo ni Huduma Centre. Koro gik makamagi iyudo ka kama kama kata eot maka maendi iyudo ka oganda dhi dwaro e konyruok ma opogore opogore kaka manyo barupe mag nyuol mag nyithindo aeto bende gimanyo kata opande seche moko bende ginyalo dhi mondo ginone weche moko mag weche sirkal manyalo bedo ni chandogi kam

Maeni en oboke moro ma ochiw gi jo agriculture kata jogo mochung' ne weche mag pur kod ohala mondo yaani ochiwo barua moro kata ochiwo oboke moro manyiso ni dhiang' moro onyuol kamoro kendo en dhiang' machalo nade, kendo nyiso ni dhiang'ni en mar ng'a to oa kanye gi gik makamago kendo onyiso ni wuon dhiang'ni ondikore gi jo weche mag pur kata ooyo.